Wĩmwega? Nĩkwega. Kuhĩrĩria wone makorobia. ĩĩ nĩ mega, ũrendia atĩa? Ciringi ĩkũmi na ithano. ĩĩ ĩkũmi na ithano nĩ nyingĩ, ndũkũnyenderia ciringi ikũmi? Aca ciringi ĩkũmi matingĩendio ũguo, maya nĩ ma goro, nĩ mega, me maguta maingĩ ti ta marĩa mangĩ. Oo, kĩjohere matano.

Mũrũaru arĩ gĩtanda-inĩ gĩa thibitarĩ, kũrĩa arekĩrwo rĩera na mĩberethi, na mũberethi ya kũmũhe irio, na mĩtambo ĩrĩa ĩramũĩkĩra rĩera nĩrenoka ĩgĩthoma ũrĩa yagĩrĩire. Na hau rungu wa gĩtanda, harĩ na mũtambo wa kũmũiga wega. Mũrwaru nĩatabũrũkĩtie moko kũringana no urĩa ahana, na akohwo kĩbandĩko thithi-inĩ wake.